Ore esiai nalotito dukuya tenewueji, naa biashara naa ore biashara naa esiai naassi kila olong', naa idolita naa tene ajo olduka ele otii intokitin netii olamirani, netii olainyang'ani neaku ketiu ninche anaa kegira aning'okino eneiko peyie taata eninyang'u ana emir kuna tokitin. Neaku ore ena siai naa enetipat oleng' tenkaraki amu egirai aidamu iropiani negira sii ninye olainyang'ani aing'oru intokitin naalo naaji sii ninye aasie isiatin enyenak anaa dei ninye endaa nalo ainos, neaku ore tenewueji naa keutu imbaa naashetisho amu ore iropiani naatumi naaji tenewueji nelo sii ninye olamirani ninye aramatie kewon, neilepie esiai enye, neitoki aponaa biashara. Ore sii ninye olainyang'ani netum endaa netum intokitin naaji naayiou nemeata tiang' neaku embaye e maana ena.

Ore esiai naloitito dukuya tenewueji na enkitobirata ositimani amu kadolta engaru na oloshi ariyak oitobir ositima na ore nai esiai ostima nimitonyora yiol oleng tenkopang amu esiaia nashomo ayau dupoto sapuk tiatua olosho amu emore enedukuya ore tonkangitie neetae isitimani nakitumia isitimani ana ltai tenkewarie nitumia si sitimani nai apikie ntokitin enkima ana isimui na petumoki ltunganak ataa etumoi tepokki rishata enatokiti ore si enkai siai netoponayie biashara aketaboli irparakuo mbiasharani ana kinyosini neeta siake nkulie biasharani ana ltingai oidong irpaak petumieki mpusiek nainosieki enkurma ,ore enkai siai nayau ositima idol ajo eyawua maendelea kumok atua olosho netishipate olorore .

Ore embaye naloito dukuya tenewueji, nalotu indamunot ainei nadolita inkera e sukuul, neibung'ita ninche eniti mashini naijo taata esimu anaa laptop, neitodolu ajo ketii entoki ninche naing'orita ebaiki neishoo ninche duo taata olmwalimui esiai napuo aing'uraa te internet, neaku ninche egira aitariyan aate, aitoki sii aing'uraa teng'uton, neaku tenisipu taata ena siai, naa esiai naponaa eng'eno oo nkera amu ore entoki naisuma te darasa neitoki aapuo aadol te online, neponaa naaji ujuzi enche neitoki sii duo aariyanu aalng' duo eton eitu etumore aatadol te internet.

Ore entoki nalotu indamunot ainei, naa nchere, adolita ewueji naji ICT lab, aa ore taata ICT lab naa ewueji natii inkompyutani, naisumareki, nadolita naake inkera e sukuul, aa ketii pooking'aii ewueji natii enkopyuta, ebaiki duo taata naa training ena napuoi aitariyan inkera peetum naa ainoto eyiolounoto eneikunaari pee easishoreki kuna mashinini, naa imashinini kuna sidain tenkaraki amu ore tenarishata nekitii neyiou ake pooking'ae neisul ilaisumak, peeetum eng'eno naipirta inkopyutani, amu ore tenelo taisere netum oltung'ani esiai ana peigeri pee eyasisho, neyou ake neata enkaryano e kuna tokitin amu ninche eonorieki ilomon opaashipaasha naaji le dupoto naaji oipirta isiaitin kumok.

Ore ena, naa kadolita oltung'ani lijo taata olarikoni, amu keata ena mashini nadarieki, naake ketiu anaa keata olorere ogira airorie, neaku ketiu ninye anaa kegira ninnye aitukujisho, anaa aishoru duo taata sii ninye enduata enye, tooltung'anak. Neaku embaye sidai ena, ttenedumunye olarikoni airorie iltung'anak pee etumi atodua induat enyena, tanaake ejing'u anaa mejing'. Neaku embaye sidai teneibalunye oltung'ani iroruat naalo aya pee eshetie olosho, pee etumokini naa aigwena peeeyiolouni tanaa olarikoni sidai ele.

Ore entoki nalotu edamunot ainei tenadol ena nadamu enkoitoi duo taata nalakieki oltung'ani iropiani oltung'ani otii olosho leboo tenkaraki esiai naloo netasaka eloo tung'ani amu ore entoki naaji PayPal naa ninye etumieki eropiani oltungani pookin otasa esiai eyimu internet asaki naa oltung'ani otii auluo olosho lenye aa ore naaji tee nkitanyanyukoto tenelo netii oltung'ani Kenya netii olikae olosho loo lee America nesakini naa ilo tung'ani esiai naa enaa oitoi ee PayPal etumie ninye eropiani enyanak

Ore tenadol ena, naitadamu entoki naji budget, aa ore taata ena toki, naa entoki naitobir naaji oltung'ani naaji anaa matejo osirua, nilo naa arreten intokitin pookin niyou niata peyie naa edupoyu ilo sirua . Aa nchere ireteni pooki oipirta endaa, omasaa pookin o ropiani naayieuni peyie naa eifaulu ilo sirua. Amu ore tenidol tenewueji nidol naake intokitin naigeroki, neigeri sii esiana oo iropiani, naatumieki kuna tokitin, neaku kkeitodolu jo ore duo taata egira ele tung'ani areten osirua fulani ninye naa piidol ajo eigero ninye intokitin naayiou aa indaiki naapuoi ainos te ilo sirua, neigeroki ake sii ninye pooki toki esiana o ropiani enyenak naalaki, nelo aosh esiana o iropiani aja elaki, netilaki naa atayiolou ajo kelo nabaa iroopiani naalo aitumiya teina siai.

Ore kuna naa inkera e sukuul, ore kuna kera negira naa ninche aisomare laptop, aa nchere ore duo taata esiai e darasa nashomo olmwalimui airiuaya ninche peyie epuo aasipu te internet naa ninye naa pee idolita ajo kegira aitumiya ena emashini peyie eitoki naa aitaariyan niche aisul, neaku ore taata esiai nitumiyai laptop, netasapuka oleng' toosukullini tenkaraki naa amu ore erishata nekitii naa ene teknologia, neyou naake ata sininche too inkera neyiolo aitumiaya kuna mashinini pee etumoki naa aisomata neasisho aitobiraki.

Ore taata entokinaasita elairemok peyie emoku enyamali eshimbi tee nterit naa njere tenepuo asishoree mbolea naponaa shimbi too nkulupuok amu keetae taata mbolea napoona shimbi too nkulupuok neitodolu naa Ajo enkinyiala enterit ena neeku eshomo naake elairemok aitoki aun irkek too il shamba lenye peyie naa eitadoyio enaba shimbi tee nterit nitoki sii apuo aun enkaitubulu naa naaji neme lazima naaji peyie eunikie mbolea neitoki sii Kuna aitubulu aitumia shimbi natasapuka tee nterit peyie naa eitadoyio

Ore taa ena siai naloito dukuya tena, naa oltung'ani oyiolo airorie olorere oji Patrice Lumumba, aa ore taata naa oltung'ani neata enkiroroto naitagol iltung'anak naaji too intumoritin sapukin, anaa too imashoi, anaa doi ninye iltururi naaji oata enkipirta. Ore duo taata ele ariyyak naa oltung'ani oshomo ang'enu oleng' toonduata naaji eneikunakinoi eirorieki iltung'anak, amu keata induata sidain naibala sidain, neaku naa ninye idolita ajo ketemita ninye airorue iltung'anak naa ore pee idol egira ashipa neitodolu naa ajo etoning'utuo iltung'anak entoki najoito.

Oree taa esiai nadamu tenadol ena naa simu adolita ebung'ita iltung'anak ora are neutu naa Ajo keeta esiai nagira aitumia ebaiki naa ore duo taata negira aing'or video arashuegira aininig esinkolioitin enaa Egira aing'or noshi naaji movies neeku taa oree ena nebaiki sii netii entoki nagira aing'uraa ninje tee online aa ebaiki netii darasa neishoko ninje esiai naing'uraa peyiolou ntokitin napashipasha eyimu naa enkoitoi naaji goole neeku ore ena naa esiai naitumiai simu aitamokie ate enaa aitishipa ate aing'uraa ntokitin natii atua peyie naa eyiolou oltunga'ani ntokitin naapuoito dukuya

Ore entoki nalotu edamunot tenadol ena naa kadamu amu kadolita oltungani otii atua gari negira aitumia ee simu ebaiki oree taata netala ee nkoitoi nalo ewueji neloito neeku nitayu ninye simu enye naa aing'uraa tee ntoki naaji google maps enkoitoi nalotie ewueji naishakino nelo amu ore taata teniata tee simu enatoki naaji google maps naitumoki atodua ewuejitim pookin oloshosho naa ore tenaa gari erewuta naitumoki ake atusuja barabara enaa olikiwutaki ena simu naitumoki naa ashomo

Ore tene, naakadol enkitaamore eimu intokitin naaji tablets, neaku naa kadolita emwalimui nadolita inkera kutitik, egirai naa aitamok emwalimui enye, aa ebaiki taata negira aitamok ninche eneiko peebol ena emashini, we eneiko pee eing'uraa intokitin naati atua, ebaiki naa impishai ana ividioi anaa eneiko pee etum esiai naipirta darasa pee etumoki naa inkera aaku ariyak, pee ore nooshikata metii olmwalimui naake etumoki ake oopeny atabol kuna tokitin, neas esiai natipika olmwalimui online neaku naa enkaraki technology naayawua ina.

Ore tenewueji naa orpayian ele lijio olarikoni taata ogira airorie eumata sapuk oleng amu ore tenidol naa ketii ntokitin naijio bendera neutu naa ake Ajo keetae iltung'ana oloshon opashipasha tenewueli enaa eloo oltururi opasha ebaiki duo taata neetae ebae etipat oleng nagirae ayimaki neeku ninye egira aitodolu ele arikoni pee etumi naa atodol Nena duat neeku oree ambae naijio ena naa sidai oleng amu ore ake too nkulie sai naa epiki mtandao netumoki iltung'ana aiteng'ena ate ntokitin nagira ayimaki elarikok oltururi opashipasha otaa naa duat naramatieki olosho netumoki naa sininje atayiolo embaa napuoto dukuya neibung ena maendeleo enaa doi ninye neyaany kake eidipa naa atodol naa tenaa kembaa sidain neekuembae sidai ena oleng amu eiteng'en iltung'ana

Ore entoki nalotu indamunot ainei nademu sipitali amu kadolita ildakitarini, tenkaraki amu, kadolita olkitanda loshi le sipitali, nadolita sii inases tenewueji, ketu anaa ketii oltamwoyiai logirai aaramat, neaku ninye egirai aishughulikia kulo dakitarini kumok inji. Netiu naake anaa enkiperare enkalo fulani osesen naloito dukuya, neaku ninye pee idol ajo ewueji nagira pookingai aing'asia netiu anaa mee embaye nalelek oleng' .

Ore taa tenewueji, nadolita olarikoni, oitasheiki naa imbaa e serkali, aa ore tenewueji amu ketii naa kuna mashinini naalikiorieki, netiu anaa ketii imbaa naagira ninye aibalunye tooltung'anak, aa nchere ore taata eata serkali ireteni oombaa nayieu neitaas olosho, naa ore esiai ele arikoni, naa peyie eaku oledukuya, alikio naaji lelo omon idain tooltung'anak, anaa induat e serkali, naata tenkaraki eramatare olosho, naa ore sii enkai naas naa peyie eitukuj iltung'anak pee eng'amaa neibung' inkaik serkali easita ena siai.